Mbica-inĩ ĩno hena ngurobu, na thĩiniĩ wa ngurobu ĩyo hena maciringi maronania ũtonga wa bũrũri kana kambũni, nayo ngurobu ĩronania ũtheri. Na igũrũ wa ngurobu ĩyo hena ngrabu ĩrorete na ĩgũrũ na ĩronania ũkũria, kana gũkũra gwa kambũni, kana bũrũri harĩ maũndũ ma ũtonga. Na thutha wa ngurobu ĩyo na ĩrĩa ĩna ciringi na ngrabu ĩyo ĩ igũrũ wake hena manyũmba manene me kũrĩa thutha nĩ kuonania kũndũ gũkũrĩte ta taũni nene kana mũciĩ mũnene.

Mbica-inĩ ĩno hena mbeũ njĩthĩ, anake na airĩtu me handũ kĩrathi-inĩ na nĩ kwĩruta mareruta mũndũ ma kompiuta nĩ amu, metha-inĩ ĩrĩa, metha-inĩ ĩrĩa marahũthĩra gũthoma ciĩna kompiuta, na nĩmaronekana magĩtwarithia gĩthomo. Mũndũ ũrĩa arũgamĩte haha nĩ mũtongoria wa bũrũri president Williama Ruto, na nĩaronekana akĩarĩria mbeũ njĩthĩ arĩa mekũu na nĩmaronekana mena gĩkeno. Thutha wa president hena mbica nene ya mũteng'eri wa mahenya Eliud Kipchoge nĩa, hena mbica yake ĩ rũthingo-inĩ.

Mbica-inĩ ĩno hena gacui ka ngũkũ na nĩ karwaru, nĩkaronekana gũkorwo kena mũrimũ ũgomagĩra ngũkũ, na no hakorwo ningĩ nĩ kũrĩo nĩ ndutu. Na nĩkagĩrĩirwo kwamũkĩra ũrigitani wa ndagĩtarĩ wa mahiũ nĩgetha karorwo .

Rĩrĩa mũndũ atarĩ na ũhoti wa kũigana, no ahote kũhingia mabataro ma ihinda inini kũgerera njĩra ici, ĩmwe yacio ĩrĩ, kũbanga mabataro kũringana na maũndũ ma bata biũ nginya maũndũ marĩa matarĩ ma bata. Na ningĩ kwaga kũgũrania indo mũno mũno iria citarĩ na bata. Na ningĩ mũndũ no ahote kwĩima ikeno nĩgetha ahote kũhingia mabataro ma ihinda inini. Ningĩ mũndũ no ahote kũnyitanĩra na andũ a ikundi nini ta saco na ikundi cia atumia na athuri, nĩgetha ahote kuona rũni kana gũkorwo ena kuona rũni na njoherera nini, kana ona gũkorwo na mweke wa gũkorwo ena savings thĩiniĩ wa sacco kana ikundi icio.

Mbica-inĩ ĩno hena mũtumia oete mbibiria na igũrũ, na hena mũthuri wĩ hakuhĩ nake amũnyitĩire microphone ya kwaria. Na mũtumia ũyũ nĩaronekana tarĩ kwĩhĩtithio arehĩtithio na nĩ gĩtĩ-inĩ kĩa thirikari, nĩamu hakuhĩ nake hena jaji, ũrĩa no hakorwo nĩ marĩtwao kana nĩ maũndũ aramwĩra marĩa agĩrĩirwo kuga akĩmũcokera. Thutha wake hena thutha wao hena andũ aingĩ mũno maronekana, na kuoguo no akorwo nĩ igongona na hena andũ aingĩ mũno manyitĩtwo ũgeni.

Mbica ĩrĩa ĩ haha nĩ mbica ya kandi ya bengi ya ATM, ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũruta mbia kana gwĩka ũndũ o wothe bengi-inĩ. Mahũthĩro ma kandi ĩno nĩmacenjetie na mĩaka na mahinda, kuona atĩ tene mũndũ nĩagĩrĩirwo gũkorwo ena kandi, nĩgetha ahote kũruta mbia bengi-inĩ. Ĩndĩ thikũ ici nĩgũkĩte na tekinoronjĩ, ĩrĩa ĩrateithia andũ kũgucia mbia kuma thimũ ya mũhuko kuma bengi mategũtũmĩra kandi. Na kuoguo harĩ mahinda megũka, kandi nĩcikwaga nbatao ciage bata, kuona atĩ ũhũthĩri wa thimũ ya moko kana thimũ ya mũhuko nĩĩrateithia kũhonokia mahinda, na ningĩ ĩna raithi kũhũthĩra ũkĩringithania na kũhũthĩra kandi. No ĩndĩ, kandi nocirahũthĩka na harĩ mĩaka ĩigana ũna ĩgũka, kandi nocigũthiĩ na mbere na gũkorwo na bata mũingĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ igongona rĩa thirikari, rĩa gũka kũhingũra tabarĩra mekĩte. Na ĩndĩ tabarĩra ĩrĩa ĩrahingũrwo ndĩronekana wega. Mũtongoria wa bũrũri wa tene Uhuru Mũigai wa Kenyatta, nĩwe ũramĩhingũra na nĩ igongona inene nĩamu nĩ igongona rĩronekana rĩna andũ aingĩ. Na hena mahũa na handũ hau handũ hau mũtongoria wa bũrũri wa tene arũgamĩte nĩhagemetio na mũgeka na mũgeka na ona ningĩ hena mahũa.

Mbica-inĩ ĩno ĩ haha hena nyũmba nene ya ngoroba, na nĩ na mwakĩre wake nĩ mwakĩre wa kĩrĩu na ningĩ nĩ mwakĩre ũtarĩ wa kawainda. Hau hakuhĩ na mũrango hena mbũndi yandĩkĩtwo finacial department. Na no ĩkorwo ĩ mbũndi ya kuonania harĩa wabici ya maũndũ ma mbia ĩrĩ. Hatirĩ na mũndũ hakuhĩ no nĩĩronekana ĩrĩ wabici ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kũruta wĩra.

Mbica-inĩ ĩno ĩronania kũndũ kũrĩa mũtongoria wa bũrũri wa tene ũrĩa wahurũkire, na arĩ wa mbere bũrũri-inĩ wa Kenya, mũgathe Jomo Kenyatta athikirwo. Na mũtongoria ũcio wa bũrũri akuire mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe na magana kenda na ma mĩrongo mũgwanja na inyanya, na thutha wa gĩkuũ gĩake gũkũ nĩkwo okire gũthikwo, na ningĩ nĩ kũndũ kũgemetio, na andũ mĩaka ĩyo ya mbere kana mĩaka mĩhĩtũku, nĩmathiaga kwĩrorera mwĩrĩ wake, o rĩrĩa kwĩna igongona rĩa kũmũririkana.

Mbica-inĩ ĩno hena andũ aigana ũna maronekana. Na ũmwe wa andũ acio nĩ mũtongoria wa bũrũri wa ihinda rĩrĩ wa bũrũri wa Kenya ũrĩa nĩwe mũgathe William Ruto. Na nĩaronekana gũkorwo akĩarĩria mũingĩ na to ũkorwo hena ũndũ ararethera andũ. Hakuhĩ nake hena thigari, hena mũthigari ũrĩa wĩho nĩũdũ wa kũgitĩra mũtongoria wa bũrũri. Hena andũ aigana ũna hakuhĩ nake na nĩmaronekana gũkorwo makĩmũthikĩrĩria.

Mbica ĩno nĩ mbica yoetwo handũ mũkawa-inĩ, na mbica ĩno ĩronania rũthingo rwa mũkawa ũcio. Rũthingo-inĩ rũu hena maratathi manyitithanĩtio na rũthingo, na ĩmwe ya maratathi macio ĩronania menu, menu nĩ maũndũ marĩa kana indo iria mũkawa ũcio ũran wĩna wĩnamo ta irio iria marendia na imwe yarĩa mamwe ma marĩa maronekana nĩ cai, cabaci, mandathi na maũndũ na indo nyingĩ nyingĩ. Iratathi rĩu rĩngĩ nirĩronania till harĩa nĩ harĩa andũ marĩhaga thutha wa kũrĩa kana nĩũndũ wa kũrĩha bill thũtha wa kũrĩa mũkawa-inĩ ũcio.

Mbica ĩno ĩ haha ĩronania mũtongoria wa bũrũri wa ihinda rĩrĩ wa bũrũri wa Kenya mũgathe ndagĩtarĩ William Ruto. E wabici-inĩ yake ya thirikari eta mũtongoria wa bũrũri na ena marũa metha-inĩ yake, na nĩanyitĩte karamu na noakorwo hena maũndũ arekĩra kĩrore. Hakuhĩ nake hena microphone na tokorwo nĩ yakwarĩria andũ arĩa mamũrigicĩirie. Thutha wake, hena bendera ya bũrũri wa Kenya, bũrũri wa, bũrũri wa Kenya na hena bendera ya, ya, gĩtaru kĩa east africa kana africa ya, africa ya irathĩro, na ningĩ hena bendera ya, ya jeshi. Na mũtongoria wa bũrũri nĩ aronekana agĩthiĩ na mbere na wĩra wake na nĩ amu nĩa, nĩ ehumbĩte nguo cia wabici cia wĩra.

Mbica-inĩ ĩno, hena andũ aigana ũna maikarĩte thĩ, agĩ maikarĩte hema-inĩ na angĩ menja wa hema. Nĩ ĩronekana gũkorwo ĩ baratha ya cibũ, na gũkũ nĩ gĩcagi-inĩ, nĩamu nĩkũhana gũkorwo kwĩna mĩgũnda na ningĩ andũ mehumbĩte nguo cia icagi-inĩ. Nĩ cibũ kana mũnini wake nĩarũgamĩte na nĩkwarĩria ararĩria mũingĩ wĩikarĩte hema-inĩ, na nohakorwo hena ũndũ aramera, kana hena thĩna ũretherwo kĩhonia gĩake.

Mbica-inĩ ĩno hena andũ atatũ an andũa aya me handũ horo-inĩ, na nĩmaronekana nĩ nĩ nĩ igongona maraharĩria, nĩ citanji maragemia nĩũndũ wa igongona rĩrabangwo. Harĩa mbere hena maratathi mena ndũmĩrĩri, na no ĩkorwo ĩ ndũmĩrĩri ya kambũni ĩkĩra andũ nĩkĩĩ mekaga. Na ningĩ hena cikirini nene na no hakorwo nĩho makwenda kuonania maũndũ maigana ũna thĩiniĩ wa igongona. Nĩ hena itĩ na nĩharonekna nĩ andũ, nĩ andũ nĩmegũka gũikara thĩ, nĩgetha makorwo me igongona-inĩ rĩrĩa rĩraharĩrĩrio.